Macini ta matinga mena harũ na mbombo cia kũhũra maĩ, nĩ ihũthĩkaga gĩcigo-inĩ gĩkĩ kĩa ũrĩmi nĩgetha gũteithĩrĩria kũrĩma mũgũnda mũnene na kũnyihia ngarama ya ũrĩmi na imenyagĩrĩrwo na njĩra ya gũtwarwo gwĩ bundi, nĩgetha agacirora, nĩgetha itigakorwo ciĩ na mathĩna.

Macini ta matinga, mbombo cia kũhũra maĩ na kĩgethi kĩa ngano nĩcihũthĩkaga mũno mũgũnda-inĩ wakwa, na iteithagĩrĩria mũno, harĩ kuongerera umithio na njĩra ya kũrehe tĩri ũrĩa wĩ nathĩ ĩkaũrehe na igũrũ, na koguo kũongerera madini marĩa mendagwo nĩ irio iria ndahanda, o ho nĩitethagĩrĩria na njĩra ya kũnyihia ngarama ya ũrĩmĩ, tondũ ũngĩrĩngithania na ũrĩa ũngĩrĩha andũ meke wĩrĩ ũcio na ũringithanie na watũmĩra macini nĩ ũkuona nĩ raithi.

Nĩgetha gũtigĩrĩra atĩ macini ciakwa cia mũgũnda nĩ iraruta wĩra, nyendaga kwandĩkĩra andũ arĩa nyandĩkĩte wĩra nga make sure atĩ nĩ andũ mena ũgĩrĩru wa macini icio, na oho harĩ mweri nĩ ndĩcitwaraga he bundi, nĩgetha acirore kana ciĩna gathĩna.

Njemanagia na mathina ta, macini icio gũthũka rĩrĩa ndĩraruta wĩra, na gũcithondekithia nĩ ikoragwo na goro mũno, na koguo hagakorwo he haritũ mũno kũhũthĩra macini, o ho, no nginya wandĩkĩre mũndũ wa gũciramata, nĩge, ũina ũgĩhĩrĩru na koguo gũgũkorwo nĩ goro nginya kũrĩha mũndũ ũcio. O ho macini icio gũcigũra we mwenyewe ciĩ goro mũno mũno mũno akorwo mũgũnda waku ndũrĩ na maciaro mega, na koguo ũgekora ũgĩkombora, handũ ha gũkorwo na ciaku.

Ũhũthĩri wa macini ũteithĩtie harĩ kuongerera maciaro ma mũgũnda gũkĩra ũrĩa ũngĩhũthĩra l abour ya andũ na koguo kuongerera maciaro, oho ũhũthĩri wa macini nĩũteithĩtie harĩ kũrĩma mũgũnda mũnene tondũ macini nĩihũthĩraga ihinda inini ikĩrĩma ũringithanĩtie na ihinda rĩrĩa ũngĩandĩka andũ marĩme naguo, oho macini nĩirehaga thũmũ ũrĩa ũrĩ na kũu thĩ ikaũrehe igũrũ koguo gũteithia kũongerera maciaro mũgũnda-inĩ.

Aca ndihũthĩraga kamacini ga gũkama ng'ombe, no woni wakwa nĩ atĩ ũngĩhũthĩra kamacini gaka ta rĩu wĩna rita ta twendi gũthie na igũrũ nĩgagũteithia kũnyihia ihinda rĩrĩa ũhũthagĩra ũgĩkama, na koguo kuongerera maciaro, oho kamacini gaka ti kega tondũ nĩgatũmaga ng'ombe igĩe mũrimũ wa nyondo ũrĩa wĩtagwo mastitis kangĩaga kũhũthĩrwo wega na koguo he bata wa gũkahũthĩra ũmenyereire mũno tondũ kena mawega na maũru.

Mawoni makwa nĩ atĩ ũhũthĩri wa macini nĩwongagĩrĩria ũmithio mũno kuona atĩ nĩũnyihagia ihinda rĩrĩa ũngĩhũthĩra ũkĩrĩma angĩkorwo nĩ wandĩkĩte andũ mũgũndainĩ ũcio, oho macini ici nĩiteithagĩrĩria ũrĩmi ta rĩu akorwo nĩ mũgũnda kũrĩma handũ mũgũnda mũnene na kũnyihia mbeca iria ũngĩhũthĩra kwandĩka andũ, oho nĩiteithagĩrĩria harĩ kuongerera ũmĩthio na njĩra ya kũrehe tĩri ũrĩa na thĩ na igũrũ na koguo mĩmera irĩa ĩkũhandwo ĩkagĩa na irio njega nĩgetha ikamera wega.

Macini nĩ iteithagĩrĩria harĩ kuongerera ũmithio wa mũgũnda tondũ macini ici nĩiteithagĩrĩria kũrĩma mũgũnda mũnene ũkĩringithania na ũrĩa ũngĩandĩka andũ a moko marute wĩra ũcio na koguo kuongerera umithio, oho macini ici nĩinyihagia ngarama ya ũrĩmi tondũ ũngĩkorwo na kamacini gaku ũgũrĩte wee mwene ndũkũhũthĩra mbeca nyingĩ kũrĩma, oho macini ici itibataraga mũndũ wakũrũgamĩrĩra tondũ mwene mũgũnda no arute wĩra na macini icio wee mwene, na koguo gũtikũhĩngĩcana maũndũ. Oho nĩciongagĩrĩra ũmithio na njĩra a kũrehe tĩri ũrĩa ũngĩkorwo na thĩ ikaũrehe igũrũ na koguo kũongerera rutumba rũrĩa rũteitagia mĩmera harĩ gũkũra wega.

Ici nĩ tuta cihandĩtwo haha, tuta ici nĩ mĩmera ĩgũcoka ĩrutwo haha ĩtwarwo mũgũnda-inĩ mũnene kĩndũ kĩrĩa twĩtaga transplanting, andũ aya nĩ kũrora mararora ma mararora wĩra ũrĩa ũrarutwo haha.

Ndona ũndũ ũyũ, ndĩrona twana tũtiganĩrie nĩ aciari ao tugateo citriti, na ngaigua ndĩna thĩna mũno na ngaiguira twana tũtũ tha mũno, tondũ tũtire manyina mao nĩ matũteire, na kogwo no nyende tu kũ kũ kwĩra andũ a wendi mwega, moe twana ta tũtũ matũtware children home, nĩgetha tũhote gũteithio, tondũ ũngĩrora nĩ ũrona twana tũtũ tũtirĩ gĩa kũrĩa, gĩa kwĩhumba rĩngĩ ona tũtirĩ, tũtirĩ mbere kana thutha, tũtirĩ manyina, tũtirĩ gĩthomo, na kogwo mũndũ wa wendi mwega no oe ciana ici, aciteithĩrĩrie.

Ũyũ nĩ mũndũ ũrakorwo akĩheo ngerenwa nĩ bengi ya African Bankers Award, no akorwo akĩheo rĩngĩ nĩ araigithĩtie mbeca nyingĩ bengi ĩno, akaheo ngerenwa kana no akorwo ningĩ nĩ mũrũgamĩrĩri wa bengi ĩno, no aheo ngerenwa, kana ningĩ mũruti wa wĩra bengi-inĩ ĩno.

Aya no makorwo nĩ andũ mareyandĩkithia gũikia kura, oho no makorwo nĩ andũ marateithĩrĩria andũ gũikia kura, kana kuoya mĩtĩ ya ũikia wa kura, tondũ ngĩrora nĩ ndĩrona wananchi, me handũ maronererio ũrĩa magwĩka maũndũ, oho no makworwo nĩ andũ mara thomithio, ũrĩa mangĩka maũndũ, megiĩ ta rĩu ũrĩmi kana ũgima wa mwĩrĩ, yani nĩ kamũcemanio karĩa no gakorwo kaharĩrĩirio nĩ andũ gũteithĩrĩria wananchi.

Ngĩrora haha nĩ ndĩrona bengi ya Equity, makĩnyitanĩra na aheani a ũgima wa mwĩrĩ, rũrũ nĩ rũhonge rũrĩa rwĩtagwo Equity Health, rũhonge rũrũ nĩ rũteithagĩrĩria o mũmemba wothe wa Equity rĩrĩa arwara kũheo motungata ma thibitarĩ hatarĩ marĩhi, tondũ nĩ ũkwona andũ aingĩ nĩ makoragwo makĩgerera ihinda iritũ, rĩrĩa marũara matarĩ na kĩndũ gĩtagwo insurance kana bengi ya kũmarũgamĩrĩra, na kogwo rĩrĩa bengi ta Equity yoya ikinya rĩa kwĩyandĩ kwandĩkithia andũ na ũgima wa mwĩrĩ, rĩrĩa mũndũ arũara, nĩ akoragwo akĩamũkĩra morigitani ma thibitarĩ hatarĩ marĩhi, bata akorwo nĩ mũmemba wa Equity.

Ũndũ ũrĩa ũranjũkĩra meciria-inĩ makwa, nĩ hĩndĩ ciothe ndona andũ a bengi ta rĩu Equity kana KCB, kana Cooperative, me moete kamũcemanio kana mahorondĩte kamũcemanio, ma makoragwo makĩendekithia andũ moe marũni ma bengi ciao, kama kũ kwĩra andũ majoini bengi ciao, kana no makorwo maoganacĩte kamũcemanio ka amemba othe a NCBA, kũmera ũrĩa mongereire ta rĩu interest.

Rĩrĩa ndona ũũ, kĩrĩa gĩũkaga hakiri-inĩ ciakwa nĩ bengi ĩrĩa nene mũno bũrũri-inĩ wa Kenya ĩrĩa nĩyo Central Bank of Kenya, ĩrĩa ĩramataga mbeca iria irathiũrũrũka bũrũri-inĩ, nĩyo ĩgayaga mbeca bũrũri-inĩ kũrĩ akenya, na nĩgetha mbeca icio iga flow bũrũri-inĩ.

Aya nĩ andũ maronereria akenya ũhoro wĩgie mbeca, no makorwo marĩ andũ a bengi makĩonereria akenya bata wa kuoya marũni, oho no makorwo me andũ a bengi nene ya bũrũri Central Bank of Kenya, makĩerethera akenya ũhoro wĩgie mbeca, kana uhoro wa flow ya mbeca bũrũri-inĩ.

Kĩrĩa kĩrathiĩ nambere haha, nĩ ũgai wa kĩgĩna thutha wa mbajeti kũapruvũo, na haha nĩ mbeca ciringi mirioni ĩmwe na magana na ngiri magana kenda ma mĩrongo ĩtano, iragaĩrwo kauntĩ iria cicerektĩtwo hau, na ndarora nĩ nguona kauntĩ ya Nyandarũa ĩ hau ũguo, kumbĩ ngaigwa ndakena mũno, nĩ kũmenya kauntĩ yakwa nĩ ĩragaĩrwo kĩgĩna.

Ũndũ ũyũ ũcenjetie na mahinda gĩcigo-inĩ gĩakwa ũndũ atĩ, mũndũ no tongĩnya ũkorwo na mbeca cash, nĩũndũ Safaricom nĩ yokire na njĩra ya Mpesa, nayo Airtel ĩ gĩũka na njĩra ya Airtel Money, kuogwo tonginya ũkorwo na mbeca cash wĩigĩire, no ũcikie thimũ-inĩ, to nginya ũthiĩ nduka-inĩ kũgũra kandi ya gwĩkĩra thimũ-inĩ nĩgetha warie na mũndũ, nĩ ũkũgũra kandi through Mpesa kana Airtel Money. Oho, oho ũndũ ũyũ nĩ ũgirĩrĩirie nĩ ũteithĩtie na kũnyihia ũici, tondũ rĩrĩa andũ marakuaga mbeca na cash, nĩ kũrakoragwo na ũici mũingĩ mũno, no rĩu ciĩ thimũ-inĩ nĩ hinya mũno mũndũ kũiywo.

Ndarora ndĩrona mũndũ ũrateithĩrĩria Akenya ũhoro wĩgiĩ invesstiment na njĩra ĩtagwo workshop. Ũndũ ũyũ wĩ bata tũndũ nĩ ũteithagĩrĩria andũ mbeca iria menacio ma save u nĩgetha ma invest i. To nginya mũndũ kũhũthĩraga mbeca ciothe enacio, he bata wa kũigithia, acoke acirutithie wĩra nĩkĩo twĩtaga investment, nĩ ũndũ wa gũkamũteithia hĩndĩ ĩyo ĩngĩ kana in future. Kumbĩ mũndũ ũyũ nĩ arateithia akenya ũhoro wĩgiĩ kũinivesti, maybe no ũinivesti na njĩra ya mbiacara kana maũndũ marĩa mangĩ.

Haha nĩ ndĩrona mbeca, na niĩ nyendete mbeca ciakwa ciĩ thimũ-inĩ gũkĩra ciĩ cash. Tondũ ciĩ thimũ-inĩ nĩ hotaga gũcihũthĩra wega na nganyihia kũhũthĩra mbeca ũru, no ciĩ cash kana rĩrĩa maingĩ maingĩ ciĩ maciringi kana ona ciĩ noti, nĩ ndĩkoraga nĩ ndĩrahũthĩra mbeca ũru, na kogwo nyendete gũciiga thimu-inĩ tondũ thimũ-inĩ no ũ cĩvu, nĩ ũndũ wa gũgatũmĩra baadaye, handũ ha gũkorwo nacio ciĩ cash.

Ũyũ nĩ mũndũ wakorwo akĩruta mbeca thimũ-inĩ, aheo ciĩ cash kana mbeca iranyitĩka. Mũndũ ũyũ agũtũmĩirwo rĩngĩ nĩ mũndũ ngiri ici igĩrĩ thimũ-inĩ na arenda gũciruta cikorwo ciĩ cash, nĩgetha acirutithie wĩra.

Kĩrĩa gĩũkaga meciria-inĩ makwa rĩrĩa ndona interest rates in Kenya, nĩ ũrĩa bengi tofauti tofauti irarĩha mbeca iria mũndũ arakorwo akĩigithia bengi, ta rĩu waigithia ngiri ikũmi no makorwo makwĩrĩte mararĩha ten percent harĩ ngiri icio ikũmi waikia bengi-inĩ, kumbĩ ĩno nĩ rate ĩrĩa bengi ikoragwo ikĩrĩha akenya harĩ mbeca iria maigithia nacio bengi.

Ũyũ nĩ mũndũ ũrakorwo agĩsĩvu, na njĩra ya gũikia mbeca kamũkebe-inĩ, ingĩmũruta handũ ha gũikia mbeca kamũkebe-inĩ, athiĩ ethe bengi, ahingũre akaunti bengi, ĩrĩa arĩkoragwo agĩikia mbeca ici, tondũ waikia kamũkebe-inĩ no ũkore nĩ ũrakahingũra, ũkahũthĩra mbeca icio, kogwo he bata wa gũikia mbeca bengi-inĩ tondũ ona ningĩ bengi no mbeca icio waikia no ikoragwo igĩciara, igaciara mbeca nyingĩ, irĩa igũgũteithĩrĩria, kumbĩ he bata wa handũ ha gũikia mbeca kamũkebe-inĩ, ũkorwo ũgĩcitwara bengi, tondũ bengĩ nĩ ĩrĩ maciaro, na ningĩ he kĩndũ gĩ bengi gĩtagwo locked savings kumbĩ waikia mbeca ciaku hau no ũkore ndũracihũthĩra.

Nenda cia thirikari itikinyĩrĩkaga nĩ andũ arĩa mena mawathe, ma kuona na kũigwa, mawoni-inĩ makwa, tondũ andũ aya mangĩkorwo matirĩ na andũ arĩa maramonereria kũ ũrĩa mangĩcikinyĩra, matingĩteithĩka nacio, nenda ici no cimateithie kwamũkĩra, okorwo nĩ ta morigitani matarĩ marĩhi, gĩthomo gĩtarĩ marĩhi korwo no makorwo nĩ macikinyĩra, kumbĩ he bata mũno thirikari ĩhakikishe atĩ, arĩa mena mawathe makuona na ma kũigwa, nĩ makinyĩrwo nĩ nenda ici.

Niĩ ndĩmĩhũthĩrĩte onakĩ na ndĩrĩ bata ona ũmwe harĩ niĩ harĩ mawoni makwa, tondũ namba ĩyo ya Huduma twarutithirio wĩra mũnene wa gũthiĩ kũmĩihũria, tũkĩrwo nĩrĩteithagĩrĩria gĩthomo-inĩ na ndirĩ ndona handũ ĩrateithĩrĩria kũheana morigiti ma ũgima wa mwĩrĩ ndirĩndona kumbe hakwa nĩndamĩihũririe no ndirĩ ndamĩhũthĩra.

Ũndũ wa mbere batairwo gũĩka rĩrĩa ndate gĩbandĩ, nĩ gũthiĩ borithi-inĩ ĩrĩa ĩhakuhĩ naniĩ, nyandĩkithie kĩndũ twĩtaga statement, rĩrĩa ndakorwo ngĩandĩkithia statement ĩyo, nĩ ngũkorwo ngĩgirĩrĩria mũndũ mũkora kũhũthĩra gĩbandĩ gĩakwa gũtabania wĩkinaĩ, arabu ndacoka nda ndariboti police station, kana nda ndandĩkithia atĩ nĩ ndatee gĩbandĩ, nĩ ngathiĩ tokorwo handũ ta Huduma Center, kana obici-inĩ ya DO, nĩgetha ngorwo nĩndoya gĩbandĩ kĩbandĩ kĩngĩ.

O mũtaratara wa kũĩyandĩkithia ihinda rĩa mũndũ gũciarwo nĩ rĩikaraga kahinda karaya gũkĩra ka mũndũ akua. Na ndimenyaga nĩkĩ tondũ mũndũ aciarwo nĩrĩo abatie kuoya kahinda gakuhĩ, tondũ nĩ ta gũkenerera gũciarwo kwa mũndũ. No rĩrĩa mũndũ akua, ihinda rĩrĩa rĩhũthĩkaga nĩ ikũhĩ. Koguo ngwona he bata wa maũndũ maya ma mũndũ akua na aciarwo makoyaga ihinda ikuhĩ , nĩgetha nĩgetha kũ hakikisha atĩ maũndũ maya nĩ mathiĩ wega. Ũndũ ũrĩa ũbatairwo gwĩkwo, nĩgetha gũcenjia ũndũ ũcio, nĩ wabici ciothe cia Huduma kũrĩa andũ mathiaga kwĩyandĩkithia kuoya birth certificate kana death certificate igerie kũ ensure atĩ maũndũ maya nĩ mathiĩ ihenya.

Niĩ ndĩ abitha mũnene gĩcagĩ-inĩ gitũ, nĩ ingĩ hakikisha ga atĩ, maũndũ, tarĩu kwĩyandĩkithia kũoya gĩbandĩ nĩ mathiĩ ihenya, tondũ tarĩu gĩcigo-inĩ gĩakwa nĩ moyaga ihinda irĩraihu gũkira, kambũra mũndũ eyandĩkithie kwoya gĩbandĩ na kwoguo gũcerithĩria motungata maingĩ, tarĩu thirikari nĩ yaugĩte mũndũ ndarĩheyangwo o mbeca cia kũingĩra university okorwo ndakinyĩtie, ndoete gĩbandĩ. Kumbĩ, korwo ndĩ obĩtha mũnene, nĩ ndĩrĩ hakikisha ga maũndũ macio nĩ mathiĩ ihenya. Oho kwĩyandĩkithia kuoya karatathi karĩa konanagia mũndũ nĩ aciarirwo kana birth certificate. No hakikisha ge atĩ kaũndũ gaka nĩ gathiĩ ihenya na nĩ koyaga ihinda iraihu, na gũcerithĩria maũndũ maingĩ. Oho nĩ ingĩ hakikisha ga atĩ, wĩyandĩkithia wa mbeca iria ciheyanagwo cia gĩcigo kĩa ũmbunge kana bursary nĩ cia thiĩ naihenya kinyĩra mũndũ na ateithĩka, handũ wa kuoya ihinda iraihu na nĩgetha andũ othe a gĩcigo gĩakwa magateithĩka.

Rũĩ rũrĩa rũnene makĩria gĩcigo-inĩ kĩa Nyanza, ni rũĩ rwĩtagwo River River Nyando, rumĩte irĩma-inĩ cia Mount Elgon, rũgathirĩrĩkĩra Lake Victoria.

Macibũ na athuri a itũra nĩ ma hakikisha ga atĩ mũndũ ũrĩa ũrenda kũhikania nĩ amba athiĩ era cibũ kana mũthuri ũcio wa ĩtũra mbere ya mekĩte ũhiki, nĩgetha nake oe marũa macio amatware kwĩ mũndũ wĩtagwo attorney general nĩgetha a approve kĩhiko kĩu na ama sign ĩre marriage certificate.